Eng' kasari kemiten nguni ko kigochang'it ng'alek ab muswong'natet mising' ako temik chechang' komuch kopaishe oratinwek cheterter komine minutik kwach mising' ko kigopit ng'alek ab muswong'natet nepo kasari ago po keljin mising' muswong'natet ab kasari mising' ko yokitemishe ageminse neu nguni kokigopit tuguk cheu traktok makou atkinye keny ole kicham kepoishe mogombet ab eut ako ngopaishe chito traktet kotindoy keljin amun ship kotore kopati imbaretnyin koraa komakat koraa kopaishe muswong'natet ab kasari akot eng' ng'alek ab peek mising' ko piik chomenye ole yamat ko much kocheng' chito paipisiek korok kotor asikopit konaga peek minutik eng' oret neipe peek eng' mutyo.

Chito komakat kotindoi kiloishek chenomegei ak koidonyi ak eng' kosorwek alak komito biik chetindoi kiloishek chemi ng'weny mising ako ngitinye nyikisindoab kiloishek chemi ng'weny kou kele mami komye bortong'ung' mwoei kole bortong'ung' komuch konam korotwek cheterter amun mamito immune nekararan kora kou kele chichito ko muuch komaimei omitwok komyee ineni komatindoi kiloishek chenomegei ak bortonyi kora ngitinye kiloishek chemi ng'weny ko kora ngisoman eng' kitabushek alak komwoei kole chichoto komuuch komeny eng' sobet nemining' anan nenwach mising' konamgei ak kiloishek choto tindoi akot kwonyik chetindoi kiloishek chemengech eng' kasarwek chechang' anan ko kiloishek chemi ng'weny ko yo mochei kosich lakok komuch konyor nyalilwokik chechang' mising' ako muuch akobet sobeng'wai eng' kosorwek alak

Eng' sobenyon komakat icheng'chigei chi boishet asikobit inyorchigei chepkondok ako boishonik kochang' mising' eng' emoni nyoo mito boishonik kong'ei chebo temishet mito akoi alak chebo akot koek chito kanetindet anan ko kanyaidet akomi anyun boishonik chekeboishe eut ak chebo tekset ako sikobit iker ile keter anan ketekte komeumian iyoe boishonik chuto ko makat irup tukuk chechang' netai komakat korok ilach tukun chekikure gloves eng' eunekuk asikobit kotekta eunekuk komaiumionso ngilach gloves choto kotektoi eut kora komostaab tekset komakat kora ilach kii nekile elmetit asikobit kotekta meting'ung komakwer tukuk cheterter makat kora akot itinye chito ng'omnotet neterter akobo mashinishe choto kiboishe ko ngometinye ng'omnotet eng' moshinishe choto komenam moshinishe choto ak tukuk alak chechang' chemakat irub asikobit komeumian

Cheko Kobo kamanut mising' eng' sobetab kila betut eng' biik chechang' amun cheko keboishe eng' tukuk cheterter netai komuch kolu chito cheko ake komuch akot kochopee chito chaik cheko ako cheko kocham kekei kobun mising' tuga yo kakikei cheko komakat korok iboo chechoto asikobit ilu makararan ilu cheko kotomo kebo anan makararan ilu cheko chekakikee amun eng' kasarta nebo nguni kokikobit korotwek cheterter chenomei tuga anan ko tyong'ik ako ngonam koroito tuga kocham kerutei ineni komakararan ilu chito cheko amun ngilu kukakikei kityo komuch korotwek cheterter

Eng' kenyitab elibu oeng' ak taman ak sokol ko kobit kotoi nekiib maaranet mising' eng' emet komugul koroito ko kikikure korona ako ki korona ko kipar biik chechang' mising' ko kiit korona emoni bo Kenya eng' kenyitab elibu oeng' ak tiptem ako kii ing' yoton kibit kenet biik tukuk cheterter asikobit komanam korona netai ko kimakat komarikchi chito chi agetugul ake ko kimakat iun eung'ung' akiune beek cherondogei akiboishe sabunit ko kora kimakat iboishe kerichek iune eut kerichek chekikure sanitizer keriche chuto ko kibit kobois mising' eng' betunoto kimito korona amun ki kerichechuto ko kitoreti koundo bacteria cheterter chekitindoi chito eng' keut asingonam akot olou toket komakinamtakei koroyotok bo korona

Eng' kila petut eng' sopet ab chi agetugul ko makat koun chito eut kineti piik kele makat iun eut en kasarwek cheterter makat iun eut ko kenam wiy ndeitu kaa ko makat iun eut ng'ung koraa ko eut keuni kotoma iamishe ak kogei amishe eut koraa iuni kogepunu ole kitoretegei yu olepo kapchoo ko eut keuni asikopit ke kirinde myanwogik cheterter cheipu kiy nekile germs ngiun eut chito ko makat iun kipoishe koraa sabunit iuni asikopit koisto germs cheterter chekeitiny eng' keunek guk ko ndiunde germs kopek ko maraisi konamin imianwogik chechang' cheipu germs.

Eng emet nekimiten nguni ko kikotestai mising ng'alek ap musongnotet ako eng ngalechuto bo muswongnotet koneti tukuk che ter ter ngichut orit amun igere ile ineti tukuk chebo ng'alek ap ribet ap borto mito kora ng'alek ap akot temisiet ako eng ng'alek ap temisiet ko kikotoret missing musongnotet amun igere ile ineti biik akobo tukuk che ter ter chekikole eng komoswek che ter ter ako tukuchoto ko muuch komong eng komoswek che tindoi itondap emet neu ne

Eng' emet nekimite ko kikotestai mising' ng'alekab muswong'notet amun kikere kele kikechop moshinishek cheterter eng' emoni nyoo mito moshinishek mising eng' komosta nebo temishet chekikoit chechang' cheu chebo ketemei mbaret komito moshinishek cheu traktok kora komito akoi moshinishek akot chekesei tukuk eng' imbaret ako ndakilin sahi keib moshinishek cheu biik chekesei chaik eng' kericho ko eng' kerenyu akere ale muuch koek chebo kamanut ak kora komuch komabo kamanut eng' komosta age netai kany ataune kosta nebo kamanut ikere ile moshinishechuto koeku chebo kamanut mising' amun kikesei chaik chechang' kosir chekatakesei biik kora ko eng' komosta no makonu kamanut ikere ile ibee biik chechang' boishonik checham konyoei asikobit konyorchigei chepkondok kora ko moshinishechuto komaputei majani anan chaik komye amun ikere ile mau biik

Kikoit ng'alekab muswong'notet cheterter ako eng' muswong'notet keboishe tukuk cheterter cheu simoishek anan akot ko kompyutainik ako eng' simoishek anan ko kompyutainik choto komito tukuk cheu video ak akot ityenwokik chemuch ikose simoishechoto ako yoto akere ane ale muuch kong'em anan komang'em kipsomaninik eng' komosta nebo ng'emetab kipsomaninik ko ngopwa icheget akoton video chemakororon kong'emei icheget kora ko ngikas ityenwokik Che ng'olole ng'alek chemakororon koimuuch kong'em icheget mising' ako eng' komosta noto ko muuch komang'em icheget mising' atkoi kokosei ityenwokik chekororon ak cheineti biik kora atkoi kotomo video chekororon chetindoi kanetutik komuch kotoret kipsomaniat noto mising'